Ore enkitengena edama na kesidai amu ore oshi inakata dama neton itu enauru ndamunot neaku indim naai oltung'ani atadamu ashu atadamisho esidai metiu anaa naji teniasisho ashu tenepuo nkulie sai ninauru.